kore naa mashininii oo masaa naa netipat oleng tenkitibirunotoo ee ndaa oo nkishuu amu kore nodukuyaa naa iloo ltunganii nidung nidunguu inia daa te lpangaa matejoo naaji lshampa etii nappier grass nudunguu te lpangaa niyau anaa mashinii naasishorekii meidongoo inia daah niping inia daa atua inia mashinii neidong niyau lkuniyaa nipik atua kore piindip atipikaa niyaa inia daah nuloo ayakii nkishuu inonok.

Ore taa nanu naa kaasishore kuna mashini naalepishoreki, naa ore enduata ai tematumizi o kuna mashini naa nchere aisidain oleng kuna mashinini amu eitelelek esiai olaramatani neisul olaramatani oata swan kumok amu ore kuna mashinini, ore enedukuya naa meya erishata duo sapuk oleng oltung'ani egira alepishore kuna mashinini. Ore sii eniare naa nchere, eibooyo kuna mashinini imoyiaritin matejo nai nayau olchafu loo nkaik oltung'ani matejo naai tenelo alepisho, alep inkishu enyena, neitu eisuj inkaik enyena. Kwa hivyo ore kuna mashinini naa kesidain oleng amu eitelelek esiai naa easishoreki sii duo tolaramatani oata swaan kumok, naa enkiti rishata ake eya.

Wore taa matumisi oo mashinini, naa, keponaa endaa naikesuni. Amu wore enedukuya wore pee easishoreki kuna mashinini matejo naai tenkurma naa kitanan inkulupop, naa eas aii esiai tesiokunoto, aitumia erishata kiti oleng', esiai teniasishore kuna mashinini, naa wore pee iasishore kuna mashinini naa iindim niun enkurma ino, nikisioki enchan aitashu, naa wore pee itashu enchan kuna ena daa ino, naa keponari naa inia daa naa kenya naikesuni amu ebulu naa enkurma tewoji sidai. Wore sii eniare wore pee easishoreki kuna mashinini matejo naaji tenkorikinoto olchamba, naa intayu endiati naa wore endiati naa ninye naibooyo endaa peeyie mesapuku endaa nakesuni tolchamba. Naa wore pee iasishore kuna mashinini naa ekisaidia oleng'.

Ore imashinini naa keilepunye eishoi wesiai sidai olchamba amu ore kuna mashinini naa keasishoreki apikie oldawa, nepikieki sii fertilizer olchamba, naa kore ele dawa tenebo fertilizer naa keiboost abaiki embu embu embulunye endaa olchamba, naa keng'adie sii abaiki lelo kukuu, ilo kurui onya olchamba naa ore peaku eitu enya olkurui, nebulu sidai, neibooyo sii pee metoi matejo naai teneshelewan enchan, naa keanyu ake enchan, naa ore teneshaki ele shamba nesidanu esiai olchamba, nilepunyie eishoi tenkaraki kuna mashinini naasishoreki tolchamba.